Keto weche mag thieth elela eyor mbui gi pacha sani osetimore nikech sani inyalo yudo kony kuom tuo machandi, ong'ue yamo mari kata inyalo winjo redio, kata inyalo neno ewang' jowi ka in dala omiyo sani koro wach thieth bedo mayom nikech oganda ka oganda oyudo fueny osomo kendo oneno kaka onyalo konyore e tuone.

An kuom fwenyo mara gi pacha aneno ni boma mantiere kindwa gi Uganda gi Kenya en mar Malaba. Wayudo ni nitiere aora mopogowa Kenya gi Uganda iluongo ni aora Malaba. Pod ewi mano wafwenyo ni nitiere boma ma Busia mapod nie tong'wa Kenya kanyo gi Uganda

An ohala ma ayudo e yor mbui en fwenyo maling ling kaka wanya bedo motang kod tuoche mabiro apoya e ongwe yamo mara ka, kendo ok chuna ni adhi e osiptal korka ang'e ni tuoni onego akony kama. Topod app mar sime ni nyisa kaka anya yudo kony piyo piyo kata yath manya tiyo go piyo piyo kata osiptal manyalo chope piyo piyo mondo ayud thieth makare kuom gima chanda kata tuo moro amora machanda

An gi pacha aneno ni en pesa ma jo ohala yudo kuom ohendnine mamoko mane oyawo gi pesa kasto ochako oyawone ohala moro. Pesa nyuolo pesa, kamano koka awinjo tiend wachno.

An kasayawo mizigo mobiro maneno ni mwandu modonjo en kama kama, makare en kama, kendo mokethore en kama. Aketogi tenge to andiko barua ne kambi makawo godo mwanduna, akonogi ni mwandu maniketona osechopo maber to lakini nitiere mane otore to oknyal usore, koro napenjo gi muolo ni inya loknagi gi mwandu mangima mondo koro amed mbele go ohala.

An mokwongo ahero kahawa. Kahawa en yath kendo japur mar kahawa en ng'at ma johala maduong' sani king'iyo e pinywa masani, kahawa nengone sani oidho kendo pesa ma iyudo kigo ohala mar kahawa bedo pesa man gi nengo kendo nyakonyi ilos dalani, ilos odi, ipuonj nyithindi, iyaw ohandeni kendo idhi maber e ngimani.

E picha mantiere e mbelena kae en picha mar mwogo. Tij mwogo ok en tich mayot kendo en tich matek. Kang'iyo alwora mara kaneno ka japur chako pidho omwogone, ineno koloso lo, ong'ado mwogo kodhi, ochwoyo e lo, orito mwogo chak loth to odoye kendo oketone mbolea mondo koro mwogoneni kotegno oyud ohala, oyud ka mwogone duong' onyauso kendo onyapidhogodo anyuolane.

An e aluorana aneno ka japur mar alodni chakoga loso lowo opuro puothe maber ogolo buya kasto oloso lowo mayom kasto orito koth, ka oserito koth, koth biro ketone lowo bedo mayom mondo oket kodhi mar alot. Alotne, orito ndalo matin koketo kodhi e lowo mondo oti, kochako ti ni i to oluwo ne mbolea mondo alode obed gi ngufu ka oti obed gi ngima . Aneno kendo ka alot ose nyak nyaka obedo maduong', aneno kendo ka gibiro gi yath mar kudni kendo ikuoyo ne alodni modo koro obed maonge gi kudni moro amora. A ne aluorana kamano e kaka itime.

Chiemo mantiere e mbele na kae en chiemo mar mchele kod oganda. Loso chiemoni en kawo mchele ni mari minyiewe e duka. Ikeo e kendo, ichako gi keto pi, iketo chumvi, iketo mo. iwe pi chiny ma chiegi kasto iolo mchele mari. Ikete, iume maber kasto irito dakika apar gabich ka pi duono kendo chiek gi mach morome maber. Kaduogo kuom oganda, oganda mwaywa godo e puodho, kendo inyachame. Inyanyiewe echiro, kata inyagole e puothi ibiro kode dala, ilose iyiere, kendo igolo kite kata oganda marach kata gi marach manitiere e iye. Kas tikete mach malong'o ichwake ichwake ichwake ichwake kosebedo mayom igole kas ichiele gi mo gi nyanya gi kitungu kas todong' ko yom kakoyom e picha kanyo.

picha man tiere enyima kae en picha mar ja ohand diel, nikech kang'iyo kumoro amora kae en diel, lilo kendo en ja ohala maduong' ma goyo ohand diel, mano e biashara motimo gi pacha. Aneno ka ogeronegi ute maber kanyo, rak mayom, diek turi kendo opidhogi mondo ousgi bang'e.

An kanyalo bedo japuonj mar japith mar gwen, anyalo bedo gi paroni, anyalo miyo japur kata ng'ano madwaro chako pidho gwen paro machal kama, onego oikre gi pesa mar chanjo mar gwen, onego obed gi gwen mang'eny manyalo nyuolo tong' kendo nyuol nyihindo mang'eny. Onego obed ni oikore gi puodho mochiel maber manyalo miyo gweno gi chiemo onego onyiew chiemo be mamedo konye pidho gwen gi ka pod be onyiewonegi yedhe makonyogi kadho okang' ka okang' mar tuo ma gweno nyalo kaye. Pod anyalo kone ni omed geronegi ute mar gwen mondo gwende kik lal. Mano kaka an gi pacha anyalo miyo ng'at madwa chako pith mar gwen.

Picha mantiere kae aneno ka en picha mar puodho kendo japur aneno koseikore ahinya kendo opuro puothe kendo oloso matuta nikech aneno gi pacha kaparo ma japur mar muhogo koken japur mar muhogo to en japur mar rabuon nikech oloso matutane maler kanyo orito mana koth mondo ochak pith mare.

E aluorana kaneno japur mar nyanya gichako ga gi loso puodho. Idoyo puodho maber. Gigolo buya te kasto giloso lowo mokuot. Girito koth, koth ka osechwe gikawo nyanya mochiek ahinya kata kodhi mar nyanya gibolo e lobno to gimiye ndalo matin. Girito mondo ochak ti kosechako ti ineno ka pod iolo negi pi ka chieng' nitiere to ka koth chwe to ineno mana ka odoye kendo oketone lowo motegno e tiende to ka nyanya osechako bedo mabor to ineno ka isire gi yien mondo kik otur kapod en e puodho kanyo kosechiek ma olokore marakuar, ineno ka japur dhi kendo chako ng'wdo nyanje kogologi achiel achiel ka oterogi e chiro.

E pichani mantiere e mbele na kanyo aneno ka nitie jopur angwen maroteke kendo aneno ka cham gi osechiek. Sani gin e puodho gigolo bando. Kasto ka gisegolo gi aneno ka gunde gi opong kanyo bando, gin gi pong' mar rego bando, suso bando, golo bando e oguslu .Kasto aneno ka gidich kendo gipogo bando gi ogusu giketo yore yore. Mano e gima dhi mbele e pichani ma kae

Kane tuo mar Covid apar gochiko odonjo Kenya, sirkal gi jotelo mag thieth nogolo ratiro mane onego oluu mondo wakonyre kik tuoni odhi omak jii mangeny e piny nikech ne en tuo maneko kendo ne en tuo mayudre mapiyo piyo nikech ne en e kor yamo. Koro an kane aneno namba mane sirkal ogolo ni, nayudra e dier jotuo mar Covid 1apar gochiko, to an nikech naseneno kendo nasomo pok nondiki, mabedo gi namba ni, nagocho ne sirkal kendo ne gimiya kony mapiyo piyo mane jatuo na ni noyudo konyruok mapiyo piyo kendo nago erokamano

Karango picha mantiere kanyo, ot kende kochung ,odno en od mar nengo. Otigi pesa mangeny kinyiew simiti, kinyiew kidi kendo kinyiew kioo maneno koket e drishni go tee, mago pesa tee. Kaneno kanyo kendo angiyo bendera kanyo, bendera en ranyisi mar ariyo, riwruok kendo aneno bathe kanyo nitie lwedo momak, momakore jii ariyo kendo ma nyisoni riwruok. E pichano kendo kadhi ngiyo kendo, olos, opidh yiende bathe kanyo to japith be notiyo gi mbolea kendo yiende mondo olodh nyaka sani kuma ochope no osebedo ka opuro ne pile kendo oolo ne pii, aneno ka mano gima, mar nengo kabisa

An kaka janyiepo kendo kastama maduong amor kendo kaka urwaka ga kabiro nyiepo e duka u mora kendo miya ilo mar duogo kendo kendo. Kopogore gi mano, mwandu ma usebedo ka uuso nwa gin mwandu mag nyadhi kendo mwandu maonge mibadhi nikech chakre nachak nyiepo kudu pok nayudo mwandu marach, pok nayudo mwandu mokethore. Umiya mwandu maber kendo moro kaka an janyiepo kendo miya chuny mar biro pile ka pile. Kopogore gi mano, mwandu u be bei ne nie bei moyweyo mamiyo wa wan kaka jonyiepo ok waywagre ahinya sama wabiro nyiepo

Iriyo nade jakom? Ma jang'iepo kendo mosebedo kang'iepo e dukani kanyo, ndalo ka ndalo. To lakini dwe mokalo ne abiro akawo mwanduni moro kanyo mosebedo kakonya kendo asetiyo kode jumbe ariyo. To lakini odiengieng' ma kawuono ka ne achiew mondo ang'i wang' jowi mara, wang' jowi na kawuono nogomo kendo okonyal yawre. Napenjo mana gimuolo ni ya, be nitiere ka anya duoke mondo, omenda ma nyocha akawe godo cha oduokna?